Mathaai aingĩ nĩ makoragwo magĩikara kauntĩ-inĩ ya Narok , makoragwo na ũrĩithia wa ng'ombe, mbũri marĩithagia ci nyingĩ. No ũkore mũndũ ena ng'ombe igana rĩmwe, magana meerĩ, mbũri magana matatũ. Oho nĩ mamenyekaga nĩ andũ arĩa mokaga gũtũgenera kuuma mabũrũri ma na nja, nĩmamainagĩra, kũrũga, nĩ marũgaga mũno maga magakinya kũrĩa igũrũ mũno magĩcokaga thĩ. Nĩ makoragwo na macuka mao mendagia, iratũ matumaga kũhũthĩra njũa.

Ũrĩithia wa ng'ondu nĩ ũteithagia mũrĩmi na kũmũhe nyama, maguoya ma guo nĩ mahũthĩkaga, thumu ũgekĩrwo mĩgũnda-inĩ mĩmera ĩkahota gũkũra, oho nĩ ũheaga mũrĩmi mbeca rĩrĩa endia ng'ondu icio akona mbia, na iriia, mũrĩmi nĩ akoragwo na bainda nene mũno rĩrĩa ararĩithia ng'ondu tondũ nĩ irĩ mabata maingĩ mũno na mega.

Bata wa gũthomithia mbeũ njĩthĩ me hamwe, nĩ gũtũmaga makorwo na ũgĩ wa mwanya, gũthoma maũndũ kũringana na ũria, bũrũri ũrathii kana ũrĩa ihinda rĩtariĩ. Rĩrĩa marathomithio me hamwe nĩmahotaga gwĩthema na maũndũ ta ndawa cia kũrevya, ũhoro wa kũgĩa ciana marĩ anini, kũrega thukuru angĩ nĩmaregaga thukuru, makahota gũthoma maũndũ ta mau. Kwoguo rĩrĩa marathomithio ũndũ ũyũ nĩmahotaga gũkũra meciria na magakorwo na ũndũ ũngĩ wa mwanya.

Ha bata gũkorwo wĩna handũ hega hakwambia wĩra ũyũ ,nĩũrabatara gũkorwa na mbia cia kwambĩrĩria, nĩ ũrabatara gũkorwo na maĩ, mbegũ, o hamwe na ndawa cia kũgirĩria tũtambi no ũrabatara gũkorwo na ũgĩ makĩria wa kũmenya ũrĩa ciagĩrĩrwo kũhanda, ũrĩa ciagĩrĩrwo gũkũra, ũrĩa cĩagĩrĩrwo gũtungatwo nĩgetha cikinye ha cia kũrugwa kana cia kwendia.

Ũceri wa agendi kuuma mabururi-inĩ ma na nja, nĩ ũcangĩire mũno ũkũria-inĩ wa Masaai Mara tondũ rĩrĩa matuĩka agũcera, nĩ maceraga mbia icio igateithia ũkũria-inĩ wa kũndũ kũu. O ho mathukuru nĩ maceraga kuuma kaunti itiganĩte na andũ kĩũmbe. Mũndũ akerĩhĩra agathiĩ gũcera. Nĩ kũrĩ mĩkawa ĩkoragwo yakĩtwo andũ no marĩe kuo. Rĩrĩa araka agacera, akarĩha gũka kuona nyamũ, akarĩha kũrĩa mũkawa-inĩ ũcio na akarĩha kũrara kuo nĩ hotaga gũkorwo na ũkũria mũnene thĩiniĩ wa mbia icio.

Rĩrĩa ngari yekĩrwo rendi kana yekĩrwo mbaruni cia rendi na mahũa, yonanagia mathiko kana ũhiki. Kwoguo nomakorwo mathiĩte gũkũngũĩra ũhiki wa mwendwa wao kana kũhurũkia mwendwa wao.

Bengi nĩ ĩteithagia thĩinĩ wa ũigithia. Rĩrĩa mũrĩmi kana o mũndũ ũngĩ e na mbiacara ĩngĩ enda kũiga mbia, akaiga thĩinĩ wa bengi .O ho nĩ ĩteithagia tondũ mũndũ rĩrĩa arenda ngombo, aambie biacara, arĩhe thukuru, aambie ũrĩmi, kuongerera ũrĩmi wake ũthereme makĩria, mũndũ nĩ oyaga ngombo thĩinĩ wa bengi. Kwoguo nĩ ĩteithagia thĩinĩ wa ũigithia na thĩinĩ wa ngombo.O ho mũndũ nĩ ahotaga kũigithia mbia ciake, ndangĩhota gũcihũthĩra. Na rĩrĩa aciigithia, nĩ ciciaranaga ci bengi. Kwoguo nĩ ikoragũo na baida nene mũno bengi rĩrĩa mũndũ araigithia mbia ciake. Na nĩ imũteithagia handũ hanene mũno. Tondũ rĩrĩa waikara nacio mũciĩ, nĩ ũgũkora nĩ ũhũthĩrire, mabataro nĩ maingĩhire, no rĩrĩa ci thĩinĩ wa bengi, ndũngĩgĩa na ihenya kana na gũcihũthĩra na ihenya o ũguo tondũ ndũraciona nĩ kũigithia ũigithĩtie ũgathiĩ kũruta na hĩndĩ ĩyo igakorũo cia ciarana, nĩ ikahota gũgũteithia gũkĩra wĩ nacio hau.

Rĩrĩa mũrĩmi ararĩithia ngũkũ nĩihotaga kũmũhe matumbĩ, na matũmbĩ mau mũrĩmi nĩathiaga akendia akona mbia. Oho rĩrĩa ngũkũ ciaingĩha mũrĩmi angĩnyitwo nĩ bata, no oe imwe endie, na atuĩke ya kwona mbia ahũthĩre mabataroinĩ make. Oho nĩ itethagia mũrĩmi na nyama, no endie andũ mathĩje, maruge nyama ingĩ nĩcithĩjagwo ikendio cithĩnjĩ, koguo ngũkũ nĩ itethagia mũno. Nĩ iramũhe matumbĩ, ikamũhe nyama, ikamũhe thumu noho ikamũhe mbia ciakũhota kũhingia mabataro make.

Ũtegi wa thamaki iria-inĩ ũrĩa ũtũmĩte mũrĩmi akahota kwendia, akona mbia nĩ ũteithĩrĩrie mũno thĩinĩ wa bũrũri tondũ o ho, andũ matiraaga irio cia kũrĩa, rĩrĩa mũndũ athiĩ etia thamaki icio igatuĩka ikamũteithia, mbia cikamũteithia kũhingia mabataro make. Kwoguo thamaki nĩ icangĩire mũno gũteithia mũrĩmi kũringana na kũhingia mabataro make. O ho andũ nĩ maagĩte mawĩra ma kũruta, arĩa maratega thamaki matiraikara o ũguo, mũndũ akona ũndũ wa gwĩka nĩ getha one gĩa kũrĩa, one gĩa kũnyua, gĩa kwĩhumba, akahingia mabataro make marĩa me mbere yake.

Gũkũ gwitũ makondo nĩmarĩmĩtwo na njĩra nene mũno. Arĩmi nĩ mahandĩte mĩkondo. Oho thirikari itũ ĩhotete kũhe arĩmi mĩtĩ ya mĩkondo ya kũhanda, kwoguo makondo nĩ maingĩ mũno mũno na andũ nĩ marahota kwendia, oho nĩmagũragwo magatwarwo mabũrũri ma na nja kwa ũguo makondo nĩ maingĩ mũno. Oho nĩmahũthĩkaga tarĩu rĩrĩa meerua mũndũ akahota kũrĩa na irio, mangĩ nĩmathondekagwo gũthura maguta, angĩ nĩmamathondekaga gũthondeka ũthiũ, kũhaka njuĩrĩ, makondo nĩmahũthgĩrwo na njĩra nyingĩ mũno.

Ũrĩmi wa kũhũthĩra tũragita nĩũhũthĩirie arĩmi wĩra tondũ rĩrĩa ũrarĩma na tũragita arĩmi matiranoga. Ũgakora tarĩu nĩ mũndũ ũmwe na wĩra ũgakorwo wĩ mũhũthũ, ndũrahũthĩra mathaa maingĩ tondũ ũrahũthĩra kĩragita, no rĩrĩa wahũthĩra akorwo nĩ kũrĩma kana kũhanda kana kũiganania mũgũnda, kũgũthanga mahiga mau mahũthe, tĩri wororoe ũcoke waraganio. Arĩmi rĩrĩa marahũthĩra macembe nĩ manogaga mũno, kwoguo nĩ ũrahũthia ũnogi kumana na wĩra-inĩ ũyũ wa kũhanda, kũrĩma mĩgũnda ĩno mĩnene. Ũgacoka ũgakora mĩgũnda ĩno mĩnene nĩũkwandĩka andũ aingĩ mahote kũruta wĩra ũcio omũthenya no rĩrĩa wahũthĩra kiĩragita nĩwahũthia wĩra tondũ nĩkĩo gĩkũruta wĩra ũcio. Tarĩngĩ nokĩrute thikũ igĩrĩ kana ĩmwe nakĩrĩkie, no rĩrĩa wandĩka andũ ũgakora matirarĩkia na mũthenya ũmwe, kwoguo kĩragita thĩinĩ wa ũrĩmi nĩgĩkoragwo kĩna bainda ũngĩringithania na kũhũthĩra moko ma andũ.

Ngĩmĩgũra nonyambe njarie na andũ arĩa mamĩhũthĩrĩte kana arĩa makoretwo makĩmĩhũthĩra, getha mahote kũndarĩria ũrĩa ĩhũthagĩrwo, ũrĩa bataire kũhũthĩra. Oho ingĩthiĩ kũgũra, kũu ngũthiĩ kũgũra thĩinĩ wa subamaketi ĩyo arĩa marendia nondĩmere mandarĩrie macini ĩhũthagĩrwo atĩa, matananyenderia nyinũke nayo ngorwo ngĩmenya ũrĩa njagĩrĩirwo kũmĩhũthĩra. Hakorwo ti ũguo nĩkũrĩ ngungu, nothiĩ kuo na ndore ũrĩa macini ĩyo yagĩrĩire kũhũthĩrwo thĩiniĩ wa ngungu ĩyo nogũthiĩ ngetha ũrĩa njagĩrĩirwo kũthĩra macini ya kũhũra nguo, thiĩ njethe kana njethe mũndũ wanamĩhũthĩra andarĩrie, kana hau ngũthiĩ kũgũra ndĩmere mandarĩrie. Nenda-inĩ citũ nĩgũkoretwo na maũndũ maingĩ andũ makĩarĩrĩria ũhoro ta ũyũ wa macini ici, kwoguo ndingĩaga ũrĩa ingĩteithĩka kumana na kũrĩ andũ, kumana na nendainĩ, kumana na arĩa marendia, kumana na arĩa manahũthĩra ndingĩaga ũteithio ingĩũrĩrĩria kũrĩo.

Thikũ ici motungata nĩ mateithĩtie kumana na intaneti ma bengi, tondũ ũkwĩandĩkithia o thimũ-inĩ, kĩndũ gĩothe no kuo, mbia no kuo ũgũciigithia, ndũgũbatara atĩ kũrĩha mbia, ũrĩhe ngari, nĩgetha ũthiĩ kũrĩa bengi ĩrĩ na harĩa bengi ĩrĩ nĩgetha ũkaigithie mbeca ciaku. Koguo intaneti nĩcenjetie maũndũ maingĩ nginya gũtera mathaa ukũ ũkwandĩkithia ũrĩ o harĩa ũrĩ, gũtirĩ handũ ũgũthiĩ o ũrĩ mĩhang'o-inĩ yaku, ndũgũte mũthenya waku nĩgetha ũthiĩ nginya harĩa bengi ĩri. Koguo intaneti nĩteithĩtie mũno ũkĩringithania na hau kabere, tondũ mberee gũtiarĩ intanet, nonginya ũthiĩ harĩa bengi ĩrĩ, ũthiĩ wĩyandĩkithie maũndũ maku mothe, ũigithie mbia okorwo nĩ kũigithia ũraigithia. Koguo intaneti nĩ teithĩtie handũ hanene mũno ũkĩringithania na tene. Bengi cihũire intaneti-inĩ waingĩra M-Pesa ũthií ciĩ kou nyingĩ mũno, ĩrĩa ũkwenda kwĩyandĩkithia nayo ũkeyandĩkithiia, o korwo nĩ ũrenda kũigithia, ũkambia kũigithia, koguo nĩ teithĩtie mũno kũrĩ andũ, o na andũ aria akũrũ matangĩhota gũthiĩ kwĩandĩkithia. Angĩ nĩ akũrũ mũno, o na matingiuma harĩa marĩ, angĩ nĩ andũ makoragwo mawĩra-inĩ mao, mationekaga makoragwo mĩhang'o-inĩ yao, koguo hĩndĩ ĩyo atanate kamweke.

Ūyū nī ūhoro wa siasa kūrīa andū meyumīragia kuona atongoria matiganīte magakīheo ciīranīro kūringana na ūrīa thirikari īkūmekīra, makarīrio, makaugīrīria, magakenerera. Makoragūo andū aingī meyumīrītie kuona thirikari, kuona andū ciīranīro irīa mekūhingīrioo, kwīrīrwo maūndū, ūguo nī andū meyumīrītie nīgetha matuīke akuona thirikari īrīa īkuo, kūmathikīrīria ūhoro wa siasa . Mūno mūno ūhoro wa siasa nīguo wī handū haha na nīguo ūtūmaga andū maumīre andū magetīkīrania na ūrīa kūrerwo, angī makaregana naguo

Ũndũ ũyũ hakwa ndũngenagia kana ndionaga wĩ mwagĩrĩru. Gũthi gũceera na arata, mũgeekenia, mũkahũũra mbica, mũgaceera, mũgacoka mũkahaimba ngari mũkainũka, mũkarĩa, rĩngĩ mũkaingĩra mũkawa mũkarĩa, rĩngĩ nĩ ũkoraga ta rĩngĩ kwĩ nao, manyua njohi, ũgacoka mũgatwarithia ngari ũgakora nĩ mwekora hatĩka-inĩ kana mũtino-inĩ. Niĩ hakwa ndũngenagia, nyonaga nĩ wega mũndũ aikare mũciĩ kana ũthiĩ mabataro-inĩ maku gũkĩra kuuma na arata kũu, mũgacoka mũkaiguaga ng'ano ingĩ citarĩ njega.

Ũngĩmũruta na kũmũthomithia, ũmwonie ũrĩa ithondekagwo, oho ũmwonie kũrĩa indo ici mahutha cihũthagĩrwo gũtura kũrĩa ciumaga, oho no ũmwonie bindiũ iria cingĩkorwo cikĩonania gũtura nyamũ ici, ũkahota gũkorwo wĩ raithi harĩ we gũtura tondũ rĩrĩa aciĩrorera nĩekũhota gũtura.

He bata kũrũmĩrĩra ũndũire wa ũgĩkũyũ tondũ nĩũtũmaga mũndũ ahote kũmenya maũndũ ma ũgĩkuyu. Tene aguka na acũcũ mekaga ũũ nĩkĩ? Tũrũmagĩrĩra ũndũ ũyũ nĩkĩ? kogwo he na bata gwĩka ũndũ ũyũ, mũgathomithio, mũkaina nyĩmbo ĩrĩa ciainagwo hĩndĩ ĩyo. Ũkahota kũmenya ũndũire waku, gũtirĩ undũ ungĩthiĩ wa ũgĩkũyũ ũkũrige kogwo andũ nĩ mahotaga kũmenya maũndũ ma ũgĩkũyũ mothe, makamenya marĩa mekagwo na marĩa matekagwo. Nĩ ũndũire ũtũraga ũthiyaga njiarwa na njiarwa. Narĩrĩa mũndũ aũmenya ndũngĩtharũka meciria-inĩ na nĩ ũkũhota gũthomithia andũ arĩa angĩ maroka thutha waku.

Mathako thĩini wa bũrũri nĩ marehaga andũ hamwe. Ũthaki wa mũbira, ũgakora rĩrĩa mũbira ũrathakwo, andũ nĩ mahotaga gũka makerorera me hamwe. Oho nĩ ũrehaga mbia thĩini wa bũrũri tondũ rĩrĩa mũthaki athaka agacinda, agathiĩ nginya bũrũri wa nanja nĩ ahotaga Kenya nĩ ĩhotaga kũgĩa na mbia. Koguo mathako nĩ ma bata nĩ marehaga andũ hamwe na bũrũri ũkona mbeca, oho mũthaki akahota gũkorwo agĩthiĩ gĩkĩro kĩu kĩngĩ akamenya harĩa kĩheo gĩake kĩrĩ. Nĩ ũkũragia iheo cia mbeũ njĩthĩ. Ũthaki wa mĩbira nĩ ũkũragia iheo cia mbeũ njĩthĩ mũno.

Nĩ harĩa andũ macemanagia rũrĩrĩ rwa gĩkũyũ, kũina ndumũ kana ndaci cia gĩkũyũ. Makaina nyĩmbo iria ciarĩ cia tene, magakena, makahota kũthũngũtha, makaigwa makenete.

Kahũa kagethagwo na honge. Ũkanyita kĩhonge kĩmwe gwa kĩmwe, kuuma kĩhũa kĩmwe kĩmwe nginya ũrĩĩkie. Kahũa gathuuragwo karĩa keeru kahana red. Nako karĩa ka black ,nĩko gathuuragwo gagatuĩka mbũni. Koguo rĩrĩa watua, ũgĩthiĩ warĩkia gũgatua, ũgĩthiĩ gũthuura, warĩkia gũtua kahũa, ũtuaga ka red ,ũgacoka ũgathiĩ ũgathuura iria citagĩrĩire ũgaciiga kando, icio nĩcio cianĩkagwo igacoka igatuĩka mbũni. Nako gaka wathuura ũgatwara gĩthĩ-inĩ ũgathimĩrwo, ũkandĩkĩrwo kiro ciaku na ũkaheo rĩthiti.

Mũno mbembe nĩihandagwo icigo-inĩ nyingĩ mũno tondũ mbembe gũtirĩ kũndũ itangĩkũra kũringana atĩ na tĩri na mbura. Mbembe ihandagwo mũno mweri wa ĩna, mweri wa ĩnana na Ndithemba-inĩ kwĩna mbura. Tondũ rĩrĩa wacihanda gũtarĩ mbura, mbura ĩcoke ĩkĩe nĩ kũma ikũma itigũkũra. Kuoguo cihandagwo rĩrĩa kwĩna mbura icigo-inĩ mũno icigo-inĩ cia Kenya cihandagwo kũrĩa kwĩna mbura, tondũ ndũngĩhanda mbembe gũtarĩ mbura, no ũkorirwo akorwo wĩna njĩra cia kũheaga maĩ, wĩna njeti, wĩna marima marĩa menjagwo ma maĩ, no bado ũgũkorwo wĩra mũritũ wa gũcihe maĩ. Kuoguo mũno andũ metagĩrĩra mweri wena, we nana na Ndithemba rĩrĩa kũraura, getha cikahota gũkũra itarĩ na thĩna.

Gĩcigoinĩ gitũ mbebe ihandagwo mweri wenana na Dithemba rĩrĩa kũraura kana kĩmera kĩngĩcejia harĩa mbura ĩkwambia kurĩra nĩho mahandagĩra mbebe ,hau nĩho ihandagwocia rũgongoinĩ cihandagwo mũno rĩrĩa kwĩ mbura no cia kĩandainĩ noihandwo ihinda rĩothe tondũ kwĩna rũĩ na kwĩna maĩ kwĩna jeti, kúhũthagĩrwo jeti, nĩgwĩkagĩrwo jeti ĩgatũĩka ya kũhe maĩ. Cikĩandainĩ gũtire hĩndĩ itahandagwo, no ciarũgongo ihandagwo rĩrĩa kũraura.

Gũkũ gwitũ mũmera ũrĩa ũhandagwo rĩrĩa gũtarĩ na mbura nene nĩ cabici, tondũ cabici nayo ndĩendaga maĩ maingĩ rĩrĩa yagĩa maĩ maingĩ ĩcoka ĩkambia kũbutha, kwoguo mboga nĩyo ĩhandagwo rĩrĩa gũtari na mbura ĩyo nene nĩgetha ndĩkae gũthũka.

Rĩrĩa tũragetha mbembe gwitũ twambaga gũcikohora, tũgĩkĩraga makoniainĩ twarĩkia gwĩkĩra makoniainĩ tũgacoka tũgatema mabembe mau marĩa matwaragwo mũciĩ marĩo nĩ ng'ombe mbembe icio ciarĩkia kwĩnũkio cithiaga igakohorwo ikarutwa makoni ma igũrũ igacoka ikohanwa igĩrĩ igĩrĩ igacurwa rũgitoinĩ rwa nyũmba hahekĩrwo rũrigi kana thito handũ hathondeketwe hahekĩrwa ndigi ciarĩkia gũikara hau ciata maĩ icokaga ikambia gũthandũrwo ikĩanĩkagwo cioma biũ igekĩrwo makonia, igacoka igekĩrwa ndawa nĩũndũ wa kũrĩo nĩ tũnyenje, nĩũndũ wa kũrĩo nĩ mbũca kũrĩwa nĩ ihuruta, cigekĩrwa ndawa ikaigwa handu igũrũ itekũhutia thĩĩ tarĩngĩ nociarĩrwo mahiga, nociendio, nocihũthĩrwo kũruga, noihũthĩrwa kũthĩa mũtu njĩra icio ciothe.

Rĩrĩa ndĩrenda kũbanga wĩra wakwa getha ũthire na ihenya nyandĩkaga handũ. Kuuma wĩra wa mbere ũrĩa ngwĩka nginya wa mũico. Ũrĩa ndarĩkia, ngathiĩ ngekĩra right kuonania ũcio nĩ ndeheria, ngathiĩ ũcio ũngĩ ũguo nginya wa mũico. Nyambaga kũmaandĩka handũ karatathi-inĩ kuuma wĩra wa mbere nginya wa mũico, nginya harĩa ngũrĩkĩria.

Kũrĩa andũ matwaraga macira ma bũrũri. Tarĩũ atongoria mangikorwo hena ũndũ gatagatĩ-inĩ kao ũrabatara gũthikĩrĩrio, Supreme court nĩkuo marehaga macira mao.

Ici nĩ nyamũ cia gĩthaka kũrĩa agendi mokaga magacirorera makarĩha makĩingĩra kuo gũkoragwo kwĩrigicĩire na rũgiri rwa thitima citingĩhita kuuma, citingĩhota gũkora andũ cimeke ũrũ kwoguo ici nĩ nyamũ cirehaga baita nene thĩiniĩ wa bũrũri. Nyamũ cia gĩthaka irĩa andũ mathiaga makerorera na nĩiteithagia mũno thĩiniĩ wa bũrũri andũ oho nĩmakenaga gũcĩerorera magaũenwa nĩ kũona ũrĩa bũrũri ũrathii na mbere, ũrĩa nyamũ cikũrĩte nĩcirarorwo wega itĩraherithwo .

Ũrĩmi wa mbembe na mboco hamwe ũrĩmagwa nĩ tondũ nĩkũhota gwĩtiria mĩrimũ na gwĩtiria tũĩmerera tũrĩa tũgũcikora cĩhamwe .Norĩrĩa mbembe na mboco yakũra ĩ hamwe nĩgomagĩrwo mũno nĩ tũmĩrimo, ĩkagũmĩrwo nĩ tutambi no rĩrĩa ciahota gũkũra hamwe nĩ citĩithanagia, citĩrĩagwo ũguo mũno oho mboco nĩkũraga mbere ĩkamunywo mbembe ĩgatigwo .

Moritũ manene thi-iniĩ wa ũrimi-inĩ ni tũtabi, tũtabi nĩ tũgũmagĩra mũndũ mũno, rĩngĩ ũgakora ndawa ĩyo yakũhuhĩra ĩna goro na mbeca iria ĩrendio ndũngĩhota kũgũra, kana rĩngĩ ũgakora kwĩna thĩna wa maĩ mbura ta rĩngĩ nĩyatiga kura, harĩa ũrĩ hatirĩ na maĩ, ndũngĩhota gũcihe maĩ ugakora tarĩngĩ nĩ ciũmire, ugakora tarĩngĩ nĩ ũthire hathara mbia iria ũratũmĩrire, rĩngĩ wagi wa thumu, ndũrarĩ na thumu wa kũigana too ndũrĩ na na ng'ombe, kwaga ng'ombe okorwo ndũrĩ na thumu no ũgũrire, na mbia cia kũgũra thumu ũcio onacio hatirĩ, rĩngĩ ũgakora nĩ ũhandire nĩ ciũmire, rĩngĩ nĩ ithũkire ona itinakũra ũrĩa ũkwendaga no ndũĩ gĩtũmi, maũndũ marĩa manene mũno nĩ tũtabi, wagi wa maĩ, wagi wa wa mbia, wa kũhota kũrora mĩmera iyo nĩgetha ĩkũre ũrĩa yagĩrĩire wĩta wita mũrĩmi.

Thikũ ici ũrĩmi nĩũcenjetie kũringana na mĩgũnda, ũgakora mũndũ mũgũnda nĩ mũnini , kĩrĩa arenda kũhanda gĩtiraiganĩra, rĩu ũgakora angĩ mahandĩire macuku, angĩ mahandĩire ngũnia riũ ũgakora mĩgunda inyihĩre, nĩ ũrenda kũhanda thũkũma, nĩ ũrenda kũhanda mbembe, nĩ ũrenda kabici. Na icio ciothe itiganĩra. Riũ ũgakora maũndũ maĩngĩ macenjetie mũno ta rĩngĩ ũhũthĩri wa maĩ, ũgakora nĩũrabatara kũhũthĩra cora kana thitima nĩgetha ũhũre maĩ mau na ndũri nayo. Rĩu ũgakora Ũrimi ũcenjetie na njĩra ĩmwe nene mũno.

Iria, iria rĩendaga ũtheru, rĩendaga gũĩkĩrwo indo-inĩ theru ũgakorwo ũkĩmenya hau wekĩra nĩ hatheru, kĩndũ kĩu gĩthambĩtio wega na thabuni, gĩgakamũrwo wega, oho iria nĩ rĩcamuragwo getha rĩtigathũke. Kana akoo ti ũguo warĩkia kũrĩcamũra, ũkarĩiga burinji getha rĩtigathũke, rĩendaga mũno ũtheru na gũcamũra rĩgaikara rĩtegũthũka, rĩtiendaga gĩko ona hanini, rĩmenyagĩrĩrwo ta mwana.

Kĩmera gĩkĩ nĩgũkoretwo na ũgarũrũku wa irio tondũ mbura nĩhotete gũkorwo ĩkĩura ũrĩa kwagĩrĩire oho tũtambi tũtikoretwo tũkĩgũmĩra arĩmi ta mbere koguo irio nĩikoretwo kuo na njĩra nyingĩ ndũngĩringithania na hau kabere. Oho thirikari nĩhotete gũteithia andũ na mbegũ cia kũhanda ikamateithia na bataraica ikamanyitĩrĩra ĩkanyitĩrĩra arĩmi nĩgetha ũrĩmi ũahota gũkorwo ũrĩa kwagĩrĩire mũrĩmi agakorwo nĩarateithĩka na gũtĩre ũndũ ũramũgia thĩinĩ wa ũrĩmi akahota kuona irio ciake igĩkũra ũrĩa kwagĩrĩire na ikahota kuoneka baida nene mũno rĩrĩa mũrĩmi atarĩ na thĩna o wothe ndaragio nĩ tũtambi ndaraga mbegũ a kũhanda na ndaraga wagi wa maaĩ koguo irio ikahota kuoneka kwa ũingĩ.

Ũndũ ũyũ marĩkia gũcemania kwĩna ũndũ ta ũyũ ta rĩngĩ nĩ ũhiki ta rĩngĩ nĩ graduation andũ nĩ mainaga ,magakena, makaina nyĩmbo, makahota gũthaka tũmĩthako twa ngerekano, magakenia andũ, oho marĩkia makarĩa, makahoya ,makoragwana ihinda rĩega mũno rĩa kũina gwĩkenia.

Ũhuri wa mbica; thikũ ici nĩgũcenjetie nĩũndũ wa internet kwoguo ahuri a mbica nĩmakoretwe mekuo aingĩ mũno kwoguo mũndũ athiaga ceceni ĩrĩa arĩ ũgathii ũkahũrwo mbica irĩa ũrenda ũgathura iria ũkwenda na iria ũtakwenda ikeherwo cigathario. Kwoguo iria ũkwenda icokaga gũtũmĩrwa thimũinĩ yaku ,ũgatũmĩrwa thimũinĩ yaku, ũkarĩha ,noũhũrĩrwe handũ hothe harĩa ũkwenda, barabarainĩ,o kũu ceceni ĩo yake athondekete ya kũhũrĩra mbica ,nũuhurĩrwe rũĩinĩ, oharĩa hothe ũgũthura hatirĩ handũ ũtangĩhũrĩrwa. Mbica icio ciarĩkia kuuma ciumaga hau hau na ciauma ũtũmagĩrwa thimũinĩ yaku gũtirĩ atĩ gweterera cigũtũmwa hau hau ũkaheo ũkarĩha nĩ ũguo.

Ũceri wa nyanjara-inĩ citiganĩte ũgathiĩ kuona nyamũ, ũgathiĩ kuona iria, ũgacemania na athũngũ. Gũcera ũgathiĩ ũkarĩhwo ũgacera kũu ũkarĩa kũu nĩ kũrĩ mĩkawa, ũgakoma ũgekenia kũu ũkaigua ngoro yaku ĩkenete nĩkuona ũthaka, na ũrirũ na ũgemu wa bũrũri.

Rũrĩrĩ rwa maathai rĩrĩa me ũrĩithia-inĩ, maikarĩte thĩ, metereire mahiũ marĩkie kũrĩa mamainũkie, hwaĩ-inĩ wakinya, makambia kwaria ndeto ciao, makambia kũgananĩra tũrũgano, kũheana tũrũgano, gũtarana, kwĩrana tũũndũ, maikarĩte ũguo magĩetagĩrĩra mahiũ mao mahũne, nĩgetha mamainũkie.

Mathai, rũrĩrĩ rwa mathai kũrĩa makoragwo na nguo ciao cia mwanya, mĩgathĩ, mĩkĩre ya o ya mĩhumbĩre ya nguo, mĩcibi ĩkoragwo ndĩhanaine na ya andũ arĩa angĩ. Kogwo rĩrĩa wa mona mekĩrĩte ũgũo nĩũkoragwo ũkĩmenya ũyũ nĩ mũmathai o na hatarĩ kwĩrwo nĩ mũndũ, o kũrora mĩhumbĩre yake nĩũhotaga kũmenya.

Ũndũ ũyũ wa kũreherwo maaĩ na ngari kũrĩa andũ marĩ nĩ ũteithagia, tondũ nĩ ũkoraga andũ matirĩ na maaĩ ma kũhũthĩra, matirĩ na maaĩ ma kũnyua, rĩu kũoguo rĩrĩa mahota kũreherwo, nĩ mahotaga kũkena na gwĩka maũndũ mao na maaĩ, kũhũra nguo, kũruga, gwĩthamba. Kũoguo nĩ gũteithagia mũno. O ho mũndũ nĩegũthi kũraya, gũthiĩ gũetha maaĩ kũrĩa marĩ. Ndekũnoga, gũcinwo nĩ riũa agĩthiĩ gũetha maaĩ. Kũogwo kũrehe maaĩ nĩ gũteithagia hakuhi, kũrehe maaĩ harĩa andũ marĩ.

Wangarĩ Maathai. Nĩakoretwo arĩ ũteithio mũnene thĩiniĩ wa bũrũri nĩũndũ wa ũhandi wa mĩtĩ. Rĩrĩa ambĩrĩirie uhandi wa mĩtĩ bũrũri-inĩ nĩ amenyekanire na igweta rĩnene mũno na akĩhota kũhe andũ mwĩhoko wa kũhandaga mĩtĩ nĩũndũ wa kuuria mbura tondũ rĩrĩa andũ matema mĩtĩ mbura nĩ ĩtigaga kuura na gũkagĩa waagi wa maaĩ njũĩ-inĩ, ũguo nĩaheire andũ hinya mũno he ũhandinĩ wa mĩtĩ na kuumia hĩndĩ ĩyo andũ nĩmakoragwo na ihinda harĩ o mwaka rĩa kũhanda mĩtĩ ona akorwo kũrĩ nao mahandaga tarĩngĩ o mweri no nĩ aaheire andũ hinya mũno ũhoro wa ũhandinĩ wa mĩtĩ. Andũ nĩmahandaga mĩtĩ mũno nĩũndũ wake. Nĩamathomithirie ũhoro wa kũhanda mĩtĩ, gĩtũmi gĩa kũhanda mĩtĩ na bata wa kũhanda mĩtĩ.

Ũteng’eri, ũteng’eri thĩinĩ wa bũrũrinĩ ũkoretwe ũgĩkenererwa na gũkũngũĩrwa na njĩra nene mũno tondu rĩrĩa mbeũ njĩthĩ mabia gũteng’era gũkũ Kenya magacoka magathiĩ mabũrũri ma na nja nĩmatũmaga bũrũri wa Kenya rĩrĩa mathiĩ macinda bũrũri ũgakorwo bũrũri ũgakorwo na igweta inene mũnona rĩtwa rĩkamenyeka oho nĩheaga Kenya mbia torĩa mũteng’eri ateng’era ahota gũcinda gold icio na silver na medals nĩcikoragwo na mbia nyingĩ mũno bũrũri ũkahota gũkorwo na mbia oho ĩgakorwo na igweta ũkamenyeka mbeũ njĩthĩ ĩgakorwo nĩrona mawĩra hau gũteng’erainĩ.